kegira ena swali aikilikuanu Kaji ikoni eramatare naishori inkushi misuaari pee ilepunyeki te na rishata nagira oloing'ang'e aibelekenya ore anaa ilaramatak nikimpungusa nkishu, paa tenelotu olameyu nitumoki ataramata nkishu inonok ,amu idim inakata aitotio. amu keeku naa mitoki nkishu aaku kumok, araki ore eton eitu elotu olameyu, tenkiti rishata ningas amir inkishu inonok. nipik iropiyiani enkae wueji.

Ore ina rishata naidurrieki, naiswaari nkishu naa keji aidurrie, naa ore noshi kata metae endaa naitosha nkishu, ashu rishata olameyu, nishori nkishu nidurrie nkishu areu wueii neton netii endaa naidim ainosa anaa orkujita, neeku itayuu nkishu inonok nireuuu, enkae alo pepoi aitoti tinaalo, ore oshi kata eibelekenye oloing'ange eeku etisidana enaalo namanya nkishu, nidim atushuku nkishu inonok peepuonu atoni tiaang.

wore nyamalitin nimaa teramatare onkishu naa ketii enkata naponu moyiaritin nibung' inkishu inonok kelelek enitu sieki abak naduo kishu elelek eye nkulie halafu wore eng'ae tenkata olameyu kegol oleng' enimiata ropiyiani nindim ainyang'aki nkishu nonok endaa aa enkurma olkujit tenimiata ropiyiani nindiim ainyang'unyie kesasu nkishu tenkaraki metumito endaa naitosha neaku wore tenakata ina naa enyamali nabo

Ore niinko pii intushul eramatare oo inkishu we enkiremore olchamba, indiim atuuno enai olchamba lino imbosho oo ilpayek ongoshen ntokitin ake niyeu oltungani nirem alafu nieta enkishu tenkang' ino naaku ore neshi kata ewen imieta nieas, ore nena tokitin orpaek ina nintengesa too ilpayek indim aisho inkishu inono meinosa eitu iashisho nincho nkishu inono nenia tokitini alafu ore sii ena boliei oonkishu nintao tee boo onkishu niindim atipika olchamba peetumoki nena posho inono o ilpayek aatubulu aisioki peetum entoki naji fertiliser peesioki aabuku eisaidia naa ina.

kindim nkineji atamoo wuejitin naapasha amu ore nkineji mme nkujit ninche itegemea petumoki aatopok .kidim nkineji atamok iwueti nepaasha amu ket enya mbenek. ore ake petum ninche mbenek kidim atopok ame mmeinyal sii enkijape

ore eramatare sapuk oo nkineji ekule naa tenemuoyu naaji, inkineji neitu isioki abak inkinejik inonok, neitu naa aishoo iibung' enkine, nikeno orkina. orkina lenkine neeku, mitau kule. neeku ore naaji inaa naa enyamali nabo sapuk. neeku ore naaji eneiko oltung ani egira aramat inkineji, kifaa naa kegira aeke, aramat inkineji inonok, aing'uraa tenaa tenenuoi aatum ioyiaritin nisioki abak. pee ibooyo kuna moyiaritin.

keetae mpekui tofaut, keetae kuna kishu ekule neetae. keetae sii nimintor. idim naaji aitushula pee itum empeku. amu sidai naaji tenilo amir. amu tenimir etiu nejia nitum impiisai kumok alangu kuna kulie pekui.

Iyiolo olashe kinyi laa ina kata etoiwoki , naa imbung' elukunya ashumu, nimbung' emurrte, ning'ob aitayu inkipa to nkumeshini, alafu nisuj aitayu nena kipa pookin aiakikisha ajo eishunye to sesen nintumia enkare, nintumia inoshi tokitin o nkaek...

Ore eninko piiponaa kule to nkishu e kule indim ainyang'aki nkishu inonok enkurma, enkurma naiko peeku nanya nkishu peeponaa kule. Niindim sii aing'uraki indim sii aing'uraki ndaikin enaa kuna mapepeni o nkishu, kuna mapepeni orpaek nena kinyat, kidim nai nkishu ainosa peponaa kule kake ore nai oleng' indim ainyang'aki enkurma amu keponaa enkurma kule.

Mishaa peyie itushuli inkishu o nkerra te nkaji nabo amu keer inkishu inkerra, kiituny nerorua neer irkuon tenetii atua neer metuata amu kerorua naa amu miidim naa aturumoroto pookin tenkaji amu mitoshea enkaji nabo pookin tenebo a nkishu taa o nkerra. nemenyanyuk sii inkishu o nkerra amu kunyinyik inkerra naake sapukin inkishu.

ekisaidia olbaribara intabai kule inono tenkata naisha ena nena kule nitalepuo to nkishu inonok ayoki tedekenya na ikisaidia ntabai ekisai sii olbaribara agil iyau iyie enkurma araki endaa nilotu aitotie inkishu inonok petumoki anoto kule kumok ore olbaribara sidai na kitabu intokitin eton etu inyiala nitabaya kule eton etu ingas aiposh pebaya nena ale eton eropil.